Ee ore mapendeleo naata tene naa kifaa naa kitii enkare safi ene woji. Ore aigil kifaa nikare ene woji pee mitoki inkuesi ainyail enkare. Ore sii enkae kifaa naa ketii eltangi opiki enkare pee mitoki enkare airag aikoji amu nifaa metaa kebolo naa ketoronok naa kelek etii neibung imoyiaritin iltunganak ee.